Mĩrĩre ya kwĩhinga kwa rĩmwe na rĩmwe, nĩ ĩrahutia mĩtugo ya mĩrĩre ya andũ na njĩra nyingĩ. Wa mbere mũrĩre ũyũ nĩ ũgĩte na ngumo mũno, na nĩguo mũtugo wa kũrĩa irio mathaa maigana ũna, na kwĩhinga mathaa macio mangĩ. Kwa mũhiano mũndũ no ehinge mathaa ikũmi na matandatũ acoke ahingũre kũrĩa irio mathaa macio matigara manana, harĩ mathaa mĩrongo ĩrĩ na mana. Wa kerĩ, mĩrĩre ĩno ya kwĩhinga nĩ ĩratũma andũ magĩe na mũtugo wa kũrĩa irio iria ciagĩrĩire, nĩ tondũ mahinda ma kũrĩa nĩ manyihu. Ũndũ ũyũ nĩ ũracũngĩrĩria harĩ kũrĩa irio cia kĩmerera, iria cirĩ na ũteithio mũno mĩrĩ-inĩ itũ na iria itangĩrwaria mũndũ. Wa gatatũ, mĩrĩire ĩno ĩrateithĩrĩria harĩ kũnyihia ũritũ wa mwĩrĩ, na ũguo kũrigĩrĩria mĩrimũ ĩrĩa ĩrehagwo nĩ ũritũ mũingĩ mwĩrĩinĩ ta cukari, mĩrimũ ya ngoro, oro hamwe na kũhũma. Nĩ kũrerĩkana atĩ, andũ arĩa marahũthĩra mĩrĩre ĩno ya kwĩhinga nĩ magíĩte na mwerekera mwerũ mĩtũrĩre-inĩ yao, na makĩria, andũ aya nĩ marerĩkana atĩ hakiri nĩ ciraruta wĩra wega makĩria, makĩringithania na hau kabere. O hau, andũ nĩ magĩte na ũmenyo mũnene, wa kũhota gũkũrana.

M-Pesa nĩ ĩhũthĩkaga na njĩra nyingĩ mũno, gũkĩra ũrĩa andũ meciragia o gũtũma na kwamũkĩra mbeca. Thikũ ici M-Pesa nĩ ĩrahũthĩka mũno harĩ kũrĩha bill cia thitima, maĩ, TV, na mĩtaratara ya ũkinyanĩria. Wa kerĩ, M-Pesa nĩ ĩhũthĩkaga harĩ ũgũri wa kandi cia thimũ o ũndũ ũmwe na ndũmĩrĩri nguhĩ. Rĩrĩa mũndũ athiĩ kũgũra indo thoko-inĩ, nduka-inĩ, kana mĩkawa-inĩ nĩ etĩkĩrĩtio kũrĩha na M-Pesa. Wa gatatũ, M-Pesa nĩ ĩhũthĩkaga harĩ ũigithia wa mbeca o ũndũ ũmwe na gũkombithia. Wa kana, M-Pesa nĩ ĩhũthĩragwo kũrĩha marũa ma gũtwarithia ngari, gĩbandĩ, kwandĩkithia biacara, na kandi ya gũciarwo o ũndũ ũmwe na kũrĩha mbeca cia ũkũrũ-inĩ. Thikũ ici andũ aingĩ nĩ mararĩha na M-Pesa tigiti wa ngari, mũgithi, o hamwe na. Aciari nao nĩ marahũthĩra M-Pesa kũrĩha mbeca cia thukuru. Nakuo kanitha-inĩ, andũ nĩ marahũthĩra Mpesa na gĩkĩro kĩa igũrũ mũno, harĩ kũrĩha mũhothi na gĩcunjĩ gĩa ikũmi. Ũndũ wa kũmakania nĩ atĩ, ona aruti a...

Haha hena andũ atatũ, arũme erĩ na mũirĩtu ũmwe, mũndũrũme ũmwe ekĩrĩte cuka wa mathai, ena njũĩrĩ ta iria cia mau mau na anyitĩte kameme, mũndurũme ũyũ aroneka akĩarĩria mũirĩtu ũyũ, ũrĩa aroneka akenete mũno, mũirĩtu ũyũ ehubĩte wega mũno na ena macicio, nĩacokete akanyita kamũhuko kathaka mũno moko-inĩ make. Mũndũrũme wa kerĩ, aroneka tarĩ kũhĩtũka ekũhĩtũkaga, tondũ ehũgũrĩte na kũrĩa mũirĩtu ũyũ na mwanake ũyũ wĩna kameme arĩ, aroneka ta arenda kũigua ũrĩa marerana.

Mike Sonko ,nĩ ateithĩtie andũ aingĩ bũrũri-inĩ wa Kenya. Wa mbere, nĩ ateithĩtie ciana nyingĩ cia ndigwa ta Osinya, James, na angĩ aingĩ. Ciana ici, nĩ ahotete gũcioya na gũcirerera gwake ũndũ urĩa ũtũmĩte mĩtũrĩre yao ĩcenjie na ĩgacĩre na njĩra nene. Wa kerĩ, Mike Sonko, nĩ ateithagĩrĩria harĩ ũrĩhi wa birũ cia thibitarĩ kũrĩ andũ arĩa maremererwo. Oho, nĩ tũkũririkana nĩ arĩhĩire Baby Osinya birũ ya thibitarĩ nĩguo athiĩ bũrũri wa na nja agekĩrwo maitho. Oho nĩ arĩhagĩra andũ mbeca cia gũthoma mathukuru-inĩ manene gũkũ bũrũri-inĩ, o hamwe na nja ya bũrũri. Wa gatatũ, Sonko nĩ ateithagia kũrĩha mbeca cia mathiko kũrĩ andũ arĩa mena thĩna. Kwa mũhiano nĩ ateithagia bamĩrĩ irĩa andũ ao makuĩra ta Lebanon na Saudi Arabia na kũrehe mĩĩrĩ yao gũkũ bũrũri-inĩ, na kũmateithia na mbeca cia mathiko. Nĩ a youth aingĩ mũno kwĩrĩkanaga mahetwo mawĩra nĩ Mike Sonko, na ũguo kũmahotithia kwĩrũgamĩrĩra mũtũrĩre-inĩ. Ningĩ, Sonko rĩrĩa arĩ gavana wa Nairobi, nĩ arĩ mwega mũno.

Ndĩrakena nĩ kuona andũ makĩruta mawĩra mao. Kwĩna andũ marendia indo ngũrani, merigĩrĩirie riũa na maburi. Kũrĩ na ngari nyingĩ mũno cirĩ barabara-inĩ cigĩtwara andũ kũndũ ngũrani. Ningĩ nĩndĩrona ngari na nduthi ciakĩtie matawa, kuonania atĩ andũ mararuta biacara kwĩ na nduma, na ũũ nĩ kuuga atĩ kwĩna ũgitĩri mwega gũkũ bũrũri-inĩ. Barabara ĩrĩa ngari ici ciragerera ĩroneka ĩrĩ nene, ĩna matawa na njega, kuonania ũthii wa nambere wa bũrũri.